Ũyũ nĩ mũmera wa dania. Dania cimenyagĩrĩrũo na njĩra ya kwaga kũigĩrĩra kũiganĩrĩrũo, rĩrĩa warĩkia gũcigetha. Dania ĩngĩiganĩrĩrũo kĩhũba kĩnene nĩcianjagia gũbũthania. Oho nĩyendaga kũmithio wega, rĩrĩa warĩkia kũmĩgetha, ĩgaikara ĩtarĩ na maĩ, nĩ amu yaikara na maĩ nĩ ĩrutaga kĩhera gĩtarĩ kĩega, na hihi kwaga kũgucĩrĩria arĩi ayo. Ningĩ nĩyendaga kũigũo handũ hatarĩ na rugarĩ mũno, tondũ yaigũo handũ hena rũgarĩ, ĩhohaga na ĩkanjia kwĩruha.

ĩĩ no ndarĩrie. Niĩ ndĩ mũrĩmi wa ngũkũ. Ngũkũ iria irarekia, ndĩciheaga irio ndĩcitarĩire o ngũkũ ngiramu magana meerĩ ma mĩrongo ĩtano. Harĩ tũcui, ndĩgataragĩra ngiramu mĩrongo ĩtano o mũthenya. Nacio ngũkũ irĩa cirakũra, kana cikuhĩrĩirie kũrekia, ndĩciheaga ngiramu igana rĩa mĩrongo ĩtano o mũthenya o mũthenya. Ha ũhoro wa gũciarithania, hũthĩraga njogoo, ya ngũkũ mũthemba ũrĩa ndĩrenda, nĩ getha cigakinya ngũkũ irĩa ngũkũ ciarekia matumbĩ ngũkũ cikarekia matumbĩ marĩa ndĩrenda. Ngacoka ngamatwara kũrĩa matũrĩkithagio, ngatũrĩkĩrio na ciringi mĩrongo mũgwanja o itumbĩ.

Mathĩna marĩa ngeragĩra manene harĩ ũrĩmi wa mahiũ. Wambere, nĩ mĩrimũ. Mahiũ kaingĩ na kaingĩ, nĩmanyitagũo nĩ mĩrimũ, ĩrĩa ĩbataraga, ũhũthĩre mbia nĩgetha ũgũre ndawa cia kũmarigita. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ wĩici. Nĩũndũ wa wagi wa ũgitĩri rĩngĩ gĩcigo-inĩ gitũ, nĩũkoraga, ngũkũ, kana indo cia, kũrĩithio, ta ma, ta ngombe, nĩciyagũo. Narĩũ, warĩkia kũiyũo kĩndũ ta ngũkũ kana ngombe, ũgatuĩka wa gũthiĩ hathara. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũrĩo nĩ nyamũ. Nĩwĩikaraga rĩngĩ na rĩngĩ mahinda kwa mahinda, ũkaigua kwĩ nyamũ yumĩrĩte, na hihi nĩrarĩa mbũri, kana nĩĩrarĩa ngũkũ. Nyamũ ta cihũ, na nyau cia gĩthaka.

Ũrĩithi wa mahiũ, na njĩra ya gũthama thama, ũngĩhotithio kũagĩrĩra, kũngĩkorwo thirikari, no ĩtĩkĩrie mĩgũnda ĩrĩa, ĩtarahũthĩka ya thirikari, andũ matware mahiũ mao kũu, rĩrĩa kũrĩ na ũgarũrũku wa rĩera. Hihi ta kũrĩa kũng'aru, thirikari korwo no itĩkĩrie, arĩithi a mahiũ, matwarage ng'ombe ciao kũu rĩrĩa kwaga mahuti kũrĩa marĩithagia, na hihi no marigĩrĩrie ng'ombe ciao gũkua.

Ndigagĩrĩra mahĩũ makwa marĩ na ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya kũmahe irio mũthemba ũria ndĩramenya cirĩ na ũteithio harĩ ũkũria wa mahiũ na ũmithio wa cio. Ũndũ ũcio ũngĩ ndigagĩrĩra mahĩũ makwa marĩ na ũgima mwega wa mũĩrĩ na njĩra ya gũikara ngĩtaga arigiti a mahiũ, moke maikare makĩroraga mahĩu makwa ũria marathiĩ na mbere. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩndigagĩrĩra ciugũ cia mahiũ hĩndĩ ciothe cirĩ na ũtheru wa kũigana nĩgetha ngagirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mahĩu.

Harĩ kũiga mahiũ, thĩiniĩ wa mũgũnda, na gũkorwo noguo ũrarĩma, njirigaga gĩcigo kĩnini kĩa mũgũnda, harĩa mahiũ megũikara. Nĩ nĩ nĩ njĩra njagĩrĩru ĩyo, nĩtondũ, mũgũnda harĩa wairiga, mahiũ matithiaga gũthũkia irio iria ndĩrarĩma. Oho irio iria imwe ndĩrarĩma, ta mbembe, mahuti macio, nĩmacokaga magatuĩka irio cia mahiũ marĩa ndĩrarĩma.

Mbũri ĩhotaga gũikara icigĩrĩra-inĩ itigaine, nĩtondũ, wambere, mbũri ndĩrĩaga irio nyingĩ, kuoguo ona mbũri cirĩ nyingĩ, cibataraga o kũrĩa irio citarĩ nyingĩ, na kuoguo igakorwo citirahũthĩra handũ hanene harĩa cirarĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ, mbũri no ikare ihinda inene, gũkĩra mahiũ marĩa mangĩ, ĩtekũnyua maĩ, na hihi ona mbũri yanyua maĩ, ndĩnyuaga maĩ maingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, mbũri harĩ na ũtiganu na nyamũ iria ingĩ, harĩ kũnyitũo nĩ mĩrimũ. Mbũri nĩciĩtiragia mirĩmũ gũkĩra mahiũ mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ.

Ũndũ ũrĩa nyonaga arĩ mũritũ mũno harĩ ũrĩithia wa mbũri cia iria nĩgũcikama. Nĩ ikoragwo na nyondo nini kũringithania na kĩndũ ta ng'ombe irĩa cikamagwo na hihi ũgakora wĩ na ũritũ mũno na kũganda moko rĩrĩa ũracikama. Korwo no kũgĩe na macini nyingĩ o ta ũrĩa kwĩ na macini nyingĩ cia gũkama ng'ombe, kũgĩe na macini nyingĩ o na cia gũkama mbũri.

Ĩĩ nĩndĩ ndaciarithania mahiũ. Nĩndĩ ndaciarithania, mbũri ciakwa, kũringana na, nĩndonire atĩ, nĩ irakua kahinda karaya mũno, kũrehe rũciaro rũngĩ. Ndacerera mũrata wakwa, akĩnyonia, mbũri ciake, iria citarĩ, citakuaga kahinda kanene, nĩgetha cimũhe ciciare ciana. Nĩndaciarithanirie nĩgetha ona niĩ hote, kuonaga ciana mahinda kwa mahinda thĩiniĩ wa kiugũ gĩakwa.

Rĩrĩ nĩ itunda rĩa kahũrũra. Maũndũ marĩa njigũĩte makoniĩ itunda rĩa kahũrũra nĩ atĩ, mũndũ angĩkorwo ena na thĩna wa nda, na amenyere kũrĩaga itunda rĩa kahũrũra, mathĩna ta kũrũngũrĩrwo nĩ rĩninaga. Ũndũ ũrĩa ũngĩ njiguĩte wĩgiĩ itunda rĩrĩ rĩa kahũrũra, nĩ atĩ rĩtikoragwo na thogora mũnene wa kũrĩrĩma nĩ amu rĩtibatara ndawa nyingĩ nĩgetha rĩkũre. Oho nĩ njiguĩte, itunda rĩrĩ mbegũ yarĩo rĩngĩkorwo o handũ hothe, hakorwo hihi hena tĩri na mbegũ ĩyo ĩkorwo nĩ mbegũ ĩtararĩ thũku, mbegũ ĩyo nĩ ĩtuĩkaga ya kũgwata na kũguo nĩ ĩhotaga gũkũra kũndũ kũingĩ. No rĩkũre mũtitũ na no rĩkũre ona mĩciĩ-inĩ.

Rĩrĩ nĩ itunda rĩa ngario. Ngario ĩrĩyagwo na njĩra ya kũmĩthambia, warĩkia kũmĩthambia, ũkoya kahiũ, ũkonũra ngothi, warĩkia kũnũra ngothi, ũkarĩa ũtekũrĩa gatagatĩ nĩamu gatagatĩ, nĩhakoragwo harĩ na mbũgũ nyũmũ, mbũgũ nyũmũ. Kũrĩ hĩndĩ ingĩrĩa itunda rĩrĩ, itekwenda gũtinda ngĩruta ngothi, no ndĩrĩoe ndĩrĩthambie, na na ndĩe, ndigĩtie harĩa gatagatĩ harĩa hakoragwo he homũ hatarĩ ha kũrĩo.

Itunda rĩrĩ rĩtagũo ndarathini. Ndarathini ĩmenyagĩrĩrũo na njĩra ya, warĩkia kũmĩruta thĩiniĩ wa mũgũnda, ũkamĩtwara thĩiniĩ wa thoko hatarĩ kũmĩiga mũciĩ. Ingĩkorwo hihi no ĩrare mũciĩ, ndĩgũbatara wĩiganĩrĩre ndarathini nyiingĩ, nĩamu nĩcikũhihinyana, na cituĩke cia gũthũkanga. Oho ndarathini nĩmenyagĩrĩrũo na njĩra ya kwaga kũigũo rĩũwa-inĩ rĩnene, tondũ yaigũo riũwa-inĩ rĩnene, nĩthũkaga ngothi yayo, na ĩgatuĩka ya gũcenjia mũhano wayo, na ĩkaga kwendeka thĩiniĩ wa thoko.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo ndore gĩcigo-inĩ gĩakwa. Indo irĩa ihũthĩragwo gũthondeka ndore, nĩ mbembe mũthemba ũkoragwo ũrĩ mũceke, na ũkoragwo wĩna rangi wa ngoikoni, ithondekagwo na njĩra ya gwĩkĩrwo maguta-inĩ matarĩ maingĩ, ĩgakunĩkwo, nĩgetha yaimba ĩkeetũrania na ĩkahana rangi ũyũ ĩhana. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ ĩikagio macini-inĩ ya thitima, ĩgekĩrwo maguta, nĩgetha ũrugarĩ wa kũũruga ũkaima macini-inĩ ĩyo ya thitima.